Ore enkata sidai ena siai naa enkata naatai olaturoni anaa sii olarewani sidai sii lele tinka, naa sidai naa oyiolo naa ninye . Ore sii ele tinka naa keishaa pee sidai ninye, peemeitanyamal naa egira aarewaa. Ore enakata naa sidai ena siai pee easi, naa enkata naa natoyio enkop, tanaa sii neetii sordo, ashu sii nemeshaita enchan, pee meitanyamal naa ele arewani osordo, naa egira ninye aas ena siai. Ore sii ena siai naa keasii enkata nataa pebau enchan naa eitibir naa ilaturook olchamba lenye pee etum naa ashom atipik endaa enkata nasha enchan.

Ore naa eng'eno nayiou olaturoni naa peyiolou enkulukuok, nanare naa kulo keek lenyena, arashu sii kiazi enchan nayou naa kulo keek, pee ebulu. Ore naa enelo olaturoni aas, naa peyiolou sii kemikoli naa looyiou kulo keek llenyena, arashu sii empolea, peetum naa ninche aata embulunye sidai naisho naa ninye mazao, naa to kulo keek lenyena. Ore sii enkai baye, naa petum naa olaturoni naa sii ninye atayilou imbaa naipaliliarie naa kulo keek llenyena, peetum naa atubulu era ilkeek sidain.

Ore naa embaye nagira aasayu tena picha, naa olaturoni ogira aibung' ilng'anayio, anaa sii likai tung'ani ake ogira aibung' ilng'anayo. Ore naa kulo ng'anayio tena pisha naa ketii isidain, naa ketii ilemera sidain, inchoo taa ebaiki duo e aina nabo ninche, ore naa entoki naidim netaasa ina, naa keidim naa na keata imoyiaritin naa ketumo ilng'anayio bata, netii naa ilkulie oora supati.